Matunda en olemo maber ahinya kendo wapidho e alworawa mang'eny, kata wan gi wegini wapidhe dalawa. To ijiwoga jopur mondo kagipidho olemo mamoko, ber kagipidho matunda be nikech olemoni en gima medo remo e del, moloyo to kimadhe pile ka pile kata mana okinyi kokinyi. Matunda en gimaber kendo sama asepidhe kamae, to inyalo bedo ng'ama nigi omenda maduong',kaluwore ni gini joohala ohero kendo giloso godo juice, to juice kagiseloso, moloyo to ndalo oro, ng'ato kawuotho kata e bath ndara towinjo ka riyo ohinge matek ahinya, onyalo rawo kumoro to openjo ka be juice mar matundani nitiere. Koro ndalo oro ji losoga pesa ahinya kakadho kuom olemo, moloyo to matundani. Emomiyo imedo jiw jopur ni nyaka gipidh matunda sama gipidho olemo moko kaka maembe kata mana avakado, to kendo matundani tine yot kopogore gi avakado kata mana maembe. Ok gik mabudho e lowo to matundani bang' dweche moko matin ,to en osemana chiek. To sama isebedo japur mipidho matundani, ber ka irite maber ,kik tuoche make, kendo sama kudni osechame, to odhi loko kite ma kaen mamajanni, to odhi kethore molokre maratong'.

Gima timore kae en ni mae en ti picha mane ogo chon, kendo kaka gogoe ni nyalo bedo ni jogi gin joka ng'ato achiel kendo gia e anyuola achiel. Picha machon gi ne gin mana kala marateng' gi rachar , kendo deyewa machon emane goyogi gi kwerewa. OPogore gi sani ma ng'ato nyalo goyo agoya simu kamora mora ma entiere kaluwore ni sani piny olokore kendo simbe ma wan go maa nyasani ni, osekelo lokruok maduong' ka kata ka in e odi inyala nyala go picha, opogore gi chon mane chuni ondo imany ja picha, to japichano mondo mi imanye ma iyude be ok dhi bedo mayot. Iwuotho atua maduong' mondo mi koka ang' ichop ma iyude. To samoro be ka ichopo e ode iyudo ka oonge ichako iwuotho kendo ka imanyo machielo. Koro sani tich yot. To ndalo machon ni ne tek yudo ni ng'ato picha ng'at achiel kende. Ndalono hera nentie hera man malo opogore gi sani. Sama ng'ato dwaro goyo picha e ndalo machon, chune ni nyaka oluong anyuolane machung' e bathe ma ogo godo picha. Kendo ndalono ji ne chung' achung'a tir kago picha, opogore gi sani ma weche olokore. Koro en gima ber ahinya ka waneno ka piny lokore kendo samoro sama bobiro machielo kata simbe gi ok bibedo ma maber, gik machielo ema bro donjo manyien kendo.

Gima timore kae en ni kudni omako alot, kendo kudni momako alot ni en kudni moro ma majan cha. To kudni ni orach ahinya ka opogore gi marateng' cha. Kaluwore ni marateng' cha wang'i nyalo mako piyo mine mapiyo sama alodi nitiere e puodho no. To ma majan ni mondo mi ifwenye tek nikech en ochal gi alot, en majan to alot be majan. Koro en inyalo fwenye mana sama ing'wedo alot cha, to ka ok ing'iyo maber be ok idhi ng'eyo mapiyo. Koro yor tieko gini en mana goyoyath e puodho. Sama ng'ato osebedo japur, nyaka ong'e ni alot be ithiedho, nikech gin be kute matindo tindo gi makogi. To sama kudni osemako alot kamae, alot dhi kethore kendo japurni dhi wito gima duong' ahinya. Samoro in ng'ama onge puodho, ni wuotho mana ka osiepni moro ema oko ikidesa ire koro imiye gimoro matin to ipithe. To sama isenyieo puodho nikodesa ni ichule omenda, to kisepitho kendo koro ka kudni dwa chak donjo ni e alot, ok dhi bedo ok idhi bedo gi mor. Emomiyo sama pok ichako pur, nyaka itiegri kuom ji kendo ka puonj moko mag por nitiere e alworau, nyaka ine ni idhi mondo iwinj achiel ariyo adek moko ma nyalo konyi e puro.

Gini thoro yudore e alworana kendo itiyo kode e yore mopogore opogore ji jok mopogore opogore. To jomo kwongo ma tiyo gi gini en funde kendo gini iluongo ni fut. To sama fundi nigi gini, tich dhi bedone mayot kaluwore ni nitie gik moko ma ok inyal chung' achung'a kanyo to ipimo gi wang'i ka idwaro gedo ki ka idwaro gero. Gimoro kaka yien ok inyal pimo gi wang'i ni gini nyaka ka chakre ka nyaka ka en fut maromo nade. Koro sama in gi gini, odhi konyi e pimo kendo sama kata ipimo ot, ok inyal pimo ni odni dhi a ka nyaka ka gi wang'i, nyaka ipim kaluwore ni nisegoro ot ming'eyo ni gini gi gini dwarore maromo nade. Koro ipimo to iketo sigingi kanyo. Koro en gima ber ahinya nikech okonyo ji ng'eyo gima timo. Gi mar ariyo jok matiyo gi gini gin jok ma gero cho, sama ng'ato kunyo cho ok onyal pimo gi wang'e ni gini en fut apar gariyo, kata en fut aboro kata apar, gini ema dhi konyowa e pimo. To sama ng'ato kunyo bur cha, kosekunyo bur mochopo matut, odhi donjo gi gini to opimo godo ni burno, oromo nade. Kapore ni odwaro kata fut apar gariyo, to kopimo toyudo ni aboro, dhi chune ni odok ei bur kendo tochak okunyo mondo opim kendo ka dhi romo fut apar ga.

Mae en omenda to omenda en gima ber e ngimawa ma sani. Kendo gimoro amora sani ka idwa timo, chuni ni nyaka iti mana gi omenda, omomiyo e ngimawa sani omenda dwarore mang'eny ahinya. Samoro in kata gi nyithindo mang'eny ma idwa tere e skul, ok tiang' gidhi e od somo to gichak achaka somo nono, ka kata kuonde somogo tinde nyithindo chiemo mana kuondego. Koro nyaka nitie pesa ma nyaka ichul kuro, emomiyo omenda dwarore. Sama in gi omenda, nyithindi dhi somo e yo mayot, kendo kata mana ka ndalo ma iriembo nyithindo e skul cha, gin ok giriemb ok riembgi, gitimo atima penj kendo gidhi kadho maber. Kaluwore ni ka ochul ne nyathi omenda e skul chon, puonj mora mora mimiyo gi e skul ok dhi bae. Momiyo kata ka omigi penj ma ma itemo gigo, nyathi nyaka kadh maber. To kiduogo kor ka ot komwa dake koni, ng'ato ok nyal dak maonge gi omenda e ngimane. Obed kata matin kata mang'eny. Omenda dwarore ma kata en mana matin. Nikech gik matindo tindo mwa tiyogodo e ot gi, nyaka ing'iewi. Ok inyal dhi e chiro ni idwaro mogo tituch ikwanyo akwanya mogo tiduogo e ot. Ema omiyo ijiwo jopiny mondo omany pesa gi yore moro amora. Ok ni ng'ato bet abeta yueyo to kochopo sa chiemo to en odwani okwechi.

Tich mar go ombulu en tich maber e alworawa kaluwore ni, sama wagoyo ombulu kamae, okonyowa yiero joma borito wa ma maber kendo sama jo piny goyo ombulu kamae, gin gi adiera ni jatelo ma gidhi yieroni en jatelo maber manyalo loko ngimawa. Samoro jatelo mane oyier e ndalo machon, noyier ka ndalo ma yudhe mang'eny pod ne onge gi kura to ok ne ginyal goyo ombulu. Koro sama yudhe oseyudo kura to gidwa gidwaro goyo ombulu, en gima mab maber nikech samoro jatelo mane oyier chon ok tinegi maber kaka gidwaro. Kendo yudhe gin jok ma wigi liu ma to nigi paro maber, nikech samoro nitiere ng'atgi moro ma gidwaro ni giketi to onge kaka ne ginyalo keto ndalo machon cha, kaluwore ni ombulu ne gionge godo. Koro sama gin gi ombulu kamae, gin ginyallo yiero ja ng'ama rito piny maber, kendo ombuluni oseloko ngima ji e kinde mopogore mopo e kinde mopogore opogore. Nikech pile ka pile wayiero jo manyien to sama iseneno ka ng'ato tiyo marach koro ndalo mag go ombulu ochopo ndalo machielo, tinyalo yiero ng'at ma moro ma in gi adieri ni ng'ani to wa ka waketo, to onyalo tiyonwa maber, kendo onyalo winjore gi jo piny mokel dongruok maduong'.

Kinde mane atimo tijni ne an gi amor ahinya, kendo ijiwoga joma nitiere mbalariany mondo sama itimo tijni, ber ka ji riwore to timo kanyakla mondo ng'ato ka ng'ato opidh yiende achiel achiel. Kata mana nyithindo matindo bende ijiwo mondo otim kamano, kaluwore ni ndalo mabiro ji bro bedo madongo kendo ji bo ti ma ng'ato nyalo bedo ni oseneno nyithinde, mochako onywolo nyikwa mane nyikwae gi dhokliunda te. Koro en mor ahinya ka nyikwai ndalo moko olimi e dala, to inyalo gologi ka idhi kodgi mondo itergi gine yien mane ipidho kane pod idongo. To en gima mor ahinya sama in gi nyikwai kanyo, to gigo gi gigo picha gi yiendi no nikech kinde ma biro bro yudo ka yienno osebet maduong' ma kore oyaore. Mondo mi ng'ato pidh yien mabed maduong' ok en gima yot, nyaka ng'ato chak mana chon nikech kipidhe kitin, ka igni moko bro biro mang'eny, higni madhi kata prabich, yienno bro bedo maduong' kendo inyalo ti kode kaka yien ma ji biro to neno to go godo picha to keto e mbui. Koro emomiyo ijiwo ga ng'at ang'ata mondo opidh yien, kendo ijiwo janyuol ni sama en gi nyithinde matindo e ot, onyieo negi yien kata mana ariyo ariyo to gipidho, yien pesane tin kendo inyalo nyieo kata mana gi siling' apar ke.